Mae en picha mar joma chiemo kama aluora okue. Ginyalo bedo osiepe kata anyuola mobedo oko e tie yien. Kata kar yueyo moro. Jogi biro kuondegi mondo gikaw seche gi jogo magihero kagichiemo kendo gigoyo mbakakendo ginyiero. Jogi biro kae mondo yamo manyangaf mar alora okudhgi.